An aja dhi e nam ,weekend ka weekend ,ngeso ka ngeso bang' aa lemo aja dhi etie nam yueyo nikech, tie nam kanyo nigi auka maber kendo yueye ber.

Mondo iyaw akaunt e bengi gik madwarore gin: nyinge ni adek tee, kama iaye, opande mari gi namba opande ni, to kendo bende signature ma mari.

Gi ma biro e pacha ka aneno tijni en simo. Ka endi chalo kama iuse simo to moloyo ka ma inyalo biro ka in gi shida chandruok gi simbi, ka simbi ni gi chandruok kata ki idwa ni okonyi gi gi moro e simo ma ok ing'eyo timo.

Kisumu en taon maber minyalo lim saa asaya. Kaluwore koda , an aneno ni Kisumu en kaminyalo lim saa asaya obed ka higa chakore ,ka higa ni ediere kata ka higa rumo ober gi limbe.

Kaliet oidho ahinya edala, dwarre ni mondo opidh yiende mang'eny, nikech yien kelo auka to auka kweyo liet mang'eny. Koro sama opidh yiende mang'eny, ka auka kudho, auka mar koth, duoko liet chien.